Koree naa oshi olkitarri loonkishu kelotu esiana oonkatitin aing'uraa inkishu ainei. Naa kore inkatitin sani sana eeta nkishu oloirobi oo etii emoyian nagira amanaa oleng' tenkop. Neeku ore naa tipat ina esiai olkitarri loonkishu kelelek elotu ayau olchani limikiyata yiok amu ore naa oltaramasi kintumiyia. Neeku keeta olkitarri loonkishu tipat oleng' tenelotu aing'uraa inkishu ang'.

Kore na esiai napiki nkishu empira ne keeta nkasarani kumok oleng'. Amu kore enedukuya, kidimayu pemetum empeku oloshon na ninyorraa. Amu ore enayia ena irmaasai ketii empeku oloshon nimikinyorraa, asua empeku narok. Kekinyorraa yiok empeku orpurana. Neeku na enikip inkishu impirai, kepuo na aiki yiok ilosho lemeleng'uarrarra ang'.

Kore naa imbeniak e digitol nayiolo nanu oleng' naa ena siai naji eno iltururi. Amu keetei ilururi kumok naleng' too lubot napaashipasha ele osho. Nee kiteng'inishe naa sirkali oleng' eimu esiai oltururi amu kitadol iltururi lo ntomok arashu irkijanani enaa venye nepuo aisave iropiani enye. Kelo aret oleng' irkijanani tenebo intasati tenebo naake orpayiani naake esiai sidai oleng' naitodolua sirkali ele osho lang'.

ore tenakop naa keramati inkabilaritin oo nkishu, amu kengas aaramat kabila oo nkishu naji kurana. neramati kabila oo nkishu naji saiwal, neramati kuna kishu naing'uaa ena kop ooloong'u. ore too ntare neramti ntare oolchumari. naa kenyor ena kop oleng' nena abilaritin eina ramatere. amu ore tena kop keisapuk naleng' orkujita. naa ketii sii enkare te sapuko.

kore telubuto ena enkop na kengira ilaramatak aitobik iweujitin onkujit oleng, amu ore ene dukuya na kengas aikar ilopololi, nikar ilaleta pelo enkop alengu oleng, naa kore enkata naishaita nitalamari inkushu arew iweujitin nalakua pe ninyial inkaulele ,nitobiri intokitin najii zero grazing, peyie emoki inkishu anya olale obo ,neigil olikae ale tedangae olong nepuo ayakikisha ajo kebik enkop eta inkujit, naa keti si imiradani na kira ilmasaai ayau, nauni inkujit niaku ina nagira aret ilaramata lenakop peyie ebikie inkujit oleng,

ore naa olturur looropiyiani naa kitobiraa naa esiai ooropiyiani oleng. amu keng'as aapuo aishooyo emasisho, tooltung'anak pookin, nitoduari tipat aj kainyioo peyiee esidai tenepuoi, ore naa teina kata keretoi iltunganak oleng amu ore esaa ninyamal oltung'ani nilo, ake aya loan ooropiyiani niyieu. neetae naa entoki naji time limit ,entoki naaifaa na oltungani pee ishukunye ashuk nena ropiyiani.

Kore naa telee nkilikoi nitodolu ajo ketii mukuranii laagira aparee airiu nkiliko, penye etapaasha iltung'anak ajo itang'amua ropiani te, te, te HELB. Kore naa tenee naa keapare iltung'ani anaa mukurani aleeng iltung'anak pee epoiye airuaya ropiani enyenye. Amu kore naa pee etai nasuuji tene naa eosho ake ele iltung'ani simu ejoki ekiruakiti enye ropiani neeku tishukuu. Naa keebala ena ajo mukurani kuloo ogiraa apaare aruaya nkilikuu.

Ketii indaikin napaashpaasha o ilchambai ene. Kore ene dukuya nibala ajo ketii entoki naji orpaopao, ketii mboosho kuna nanyori naaji mengi arashu peas, Kekiata sii irmoogoni tene, kekiata ng'washen, naa kekiata naa irmashung'wa neeku ketii indaiki napaashipasha nauni toolchambai ene.

Kore ena siai mesapuk oleng' tenkop ang' amu meyiolore iltung'anak lenakop ang' ena siai naji ene mushroom. Nee kore irmaasai oleng' nitu naa epuo aipirtare ena siai naa naibala tenewuei . Kelelek ajo keloreren oleng' etumieki ena siai.

Teneyeu naa sirkali nelo aitobir ena ramarei e eCitizen naake kifaa pee eyau entoki naji mobilization atua nkishu peyie epuo airorie irmaasai nepuo aaliki naa tipat eina siai. Naa enes naa ina sirkali nelo naa ena toki naji eCitizen alo dukuya te sapuko.

kore ena siai e digitalv esirkali naa kelo aret ilaasak lesiai le sirkali oleng, pee miitoki aitumia iropiyiani too wuejitin nemeishaa. ore naa ene dukuya keetae naa entoki naji loan savings account .ore teina kata tenilo naa ai save iropiyiani inonok te lock savings account ,nemintoki naa aitau iropiyiani toosiai e pesho. kelo naa aretoki iltung'anak amu mintoki anap iropiyiani kumok. nimiata naa esiai sidai nigira aasie. neeku kenetipat oleng ena siai e digital ,toolaasak le sirkali.

Ketii naa enkoitoi nang'amunyeki ropiyiani tiai kop anaa tenkop nalakwa. Ketii embank naji Western Union, ketii sii esiai e Mpesa. Naa keeta dupoto oleng' ina oitoi eng'amunoto ooropiyiani amu kepuonu ropiyiani tesaa naishiaa, nimitoki naa ropiyiani aimutie, enirriuni ropiyiani naa kebau ake toldaikai, naa keneretoto sapuk oleng' amu mintoki aanyu ropiyiani tenkata naado.

Kasidan na ilaramatak tenepuo aramat inkishu, nemekumok oleng'. Enaa nkishu nemelus esiana sapuk. Ore naa tanakata enepuo ilaramatak aduaya nkishu, nepuo naa apuo aramat nkishu naa kunyik, na kesidae nai teramatare enkop. Amu mitoki naa atiamie nkwapi, naa kelo naa orkujita abulu tesapuko. Na ketum enkop value sapuk oleng'. Neeku kesidai naake enepuo aduaya nkishu, nepuo na lewa aramat inkishu nemekumok.

Kore naa ena kipirta naa ke ne maana oleng' tesiai olchambai anaa tesiai ormatunda. Kore naa ene dukuya, nemepuo naa imotonyik aapuo aanya irmatunda oleng' te sapuko, nemetumoki sii enkolong' ainyala irmatunda toolchambai. Neeku enetipat oleng' ena ramaratare tialo esiai olchambai.

Kekumok oleng' inyamalitin nagira aiimaa ilaramatak tenaluboto olosho. Kore ene dukuya ketii imoyiaritin, naa ketii sii olameyu too nkatitin kumok. Naa kore naa enapou iltung'ank aas peyie egilunore kuna nyamalitin, naa peyie epuo naa aipot olkitar'rri peeku ing'or inkishu naa kila msimu. Ore naa te siai olameyu nemifaa iltung'anak pee epuo aramat inkishu kumok oleng' naitiamie olosho naa pee etumoki naa atutum inkujit nepuo naa ashumaki ote inkujit to sitooni. Neeku ke nena oitoi naa ifaa iltung'anak peyie epuo agilunore nyamalitin natii ena kop eramatare.

kakumok oleng' inyamaritin oo nkishu natii ena luboto olosho. Kore enedukuya netii entoki naji imoyiaritin, kore sii imoyiaritin netii napaashipasha amu ketii olaorobi, ketii emoyian najii nunuk, ketii emoyian oltikana, neeku kumok naleng' imoyiaritin oo nkishu. Ketii sii olameyu sapuk amu ore enkata naa nituesha nemetum naa inkishu indaikin naanya. Neeku ore naa enkoitoi nagilunore ilaramatak kuna nyamaliti naa peyie epuo aing'oru oritar'rri, naa lamoki aitasheki inkishu too nkatitin napaashipaasha. Kore sii te siai oo ng'ujit oo nkishu, kifaa naa irmaasai peepuo ayiolou ajo kenetipat oleng' inkujit teneshumi too sitoni peyie enya inkishu tenkata nemeshaita. Naa kesidai sii naa enepui aaliki irmaasai ajo moonyo iltung'anak laramat esiana oo nkishu kumok naake ifaa naa peepoi aaliki ajo ketii ake idadi naifaa peepou iltung'anak aramatie inkishu.

kore naa ena siai oosinkir, nene sapuk oleng tena luboto ele osho, amu kore ene dukuya, mme ngas atii iwuejitin naaji fishponds, kuna naaramatieki isinkir, kore sii eniare tenilo naaji nilo aramat isinkir nemenyoraa irmaasae oleng. amu kejo kiba orng'usil loo sinkir oleng. neeku menyikakini inkirik oo sinkir, tena luboto oormaasae. neeku ina naa peyiee, kinyi eramatare osinkiri.

Koree naa te nkang' ai naa karamat inkabilani are oo nkishu. Kore ene dukuya netii inkishu najii sahiwal netii kuna sii naji inkishu oorpurrana. Naa kereto naa kuna abilani oo nkishu amu tenitiamakino nitum empegu naji mixer o sahiwal orpurrana, naake kesidai naa amu epuo inkishu atum kule kumok naake epuo sii apuo aidimu esiai olameyu tenkata sii olameyu, neeku enetipat oleng' eniramat kuna kabilani are oo nkishu.

Kore naa sirkali kifaa naa peelo aya entoki naji mobilization and sensitization pee etumoki naa aitukuja iltung'anak te muruan nemeetai teknolojia ashu nemeetai naa isimui naing'orieki esiai e dijital. Kore tina kata nelo naa sirkali alo aliki naa iltung'anak tipat ena siai, nelo aliki ajo tipat sapuk oleng pee mitoki iltung'anak aitumia impesai tenkoitoi nemishaa. Neeku kifaa naake sirkali peeyau iltung'anak leyenak atua inkishu nepuo naa apuo alikio nitujaa iltung'anak esiai naa embarikinoto o dijital.

Kore naa pishooki inkamiani enaarna naji "imeli oroukel", naa ke ng'uesi oleng' natumi tonkwapi natii orpukel nemetii naa enchan sapuk. Kore naa nkamiani na ng'uesin naidim atobik oleng' eitu eok enkare, na ng'uesin si natamoo ewueji naa nemetii endaa sapuk, ashu natamoo orpukel. Neeku ina naa peyie ishoo irmaasai enaarna na naji "imeli orpukel ".

Kore naa eniyieu ning'oraki nkishu iloing'ok, naa ing'as aing'uraa naa kabila ooloing'ok linyorraa anake emua oonkishu niyieu. Kore naa enitumoki naa ashomo sokoni naa ketii iltung'anak kumok oleng' onyorraa nkishu naanyokio. Neeku ore naa tenakata naa lasima naa piilo aing'oru oloing'oni naa onyokie anaa oloing'oni odo, anaa enkabila oloing'oni lolpurana naa liyiolo ajo eneiki nkishu inonok nitum iloing'ok sidan, nitum sii nkishu naata kule oleng'. Neeku keeta mbarakinot kumok oleng' nisujaa, peyie itumoki naa anoto iloing'ok sidan loonkishu.

Kegira naa iltung'anak arrerrena tene peyie, epuo atumoki atarany amu ketii iltung'anak onapita kulo tokiting' lowoshi, enaa gitai, peyie neranyi naa netumoki atoosh. Nidol ake ajo iltung'anak kulo oleng' la puo na apuo aikatika enaa ai dance ,amu kishopo naa kuna kilani n naidanzieki. Neeku kibala ajo kosinkolio oloito alo aiteru tene.

Kore naa ormarenke latoning'o loipirtare enamashini naa, kesidai oleng' telaata oropiyiani amu kore enedukuya, keng'as naa alo aiokoa entoki naji muda. Mintoki oltung'ani aimute, na ekilo aitasioyoo to siaitin inonok. Nimintoki si oltung'ani anap iropiyiani tesapuko. Neeku enkadi duo intumia alo alakie iropiyiani. Neeku kenetipat oleng' ena mashini amu keeku nake enkadi intumia naa, alo alakie intokiting' inonok naa niyieu.

Kekumok oleng' inyamalitin onkishu natii enaluboto ang'. Amu ketii nye olameyu, na elelek eya nkishu, enelau nkishu naa nkujit naana. Ketii si ng'uesin kuna kwapi ang',amu kimanya naa atua seroi. Neeku kelelek naa enya nkishu oleng'. Na enepuo naa nkishu oopeny, enemegirai aing'or esidai, na ketii si moyiaritin napaasha nijo oltikana, oloirobi, inunuk. Na kelelek nepuo naa aitanyamal inkishu oleng' tenaluboto. Ore naa barakinot naifaa naa peyie eya irmaasai, na peyiepuo aing'oru orkitarri pe eing'or inkishu, nepuo na aramat inkishu esidai pemenya naa ing'uesin. Na kesidai si tenepuo aramat inkishu kunyik nememut enkop, petum na nkujit atobik oleng' tiatua olosho penya nkishu tenkata naado pemesioki na esumash aitanyamal inkishu.

Kore naa empikata e mpira oo nkishu naa kelelek naa ilepunye esiana o nkishu te te sioroto oleng', amu kore naa piilepunye esiana o nkishu naa ena nipik naa e mpira tenkata niyiu, mee ena duo nilo aing'uraki olaing'oni neentu olaing'oni nimuti itu itiamaki nkishu amu mpaka naa neroposho oloing'oni. Ore naa tina kata kore empikata o nkishu naa nemeyiu naa nee lazima pee eroposho nkishu piipik ake duo tenkata niyiu. Neeku ina naa pee itasioyo esiana o nkishu esiai naa empikata e mpira.